alen mi tetutik choton chekikonde srkali sikoker kole amitwogik anan boishonikab kabotisheti ko boishonikwak tugul komo kere nyorunetab amitwogik en temik kora en tetutichutet ko kikokere serkali kole minutik chekiminee komaimuch kikokoito anan komaimuch kialda anan kora komaimuch keal kwo emotinwek chumbo sang sikochomchi temik chebo olitugul koboiboenchi minutikwaki anan komi chekakialdakialda kora cham ko atkai tugul kora yoon kimine tuguk cheu chebendi olimpo sireti kocham kindo taban choton chengetu sikonyorchikee temik anan sikonyorchikee biik chebo cheome kikochop kora serkali tetutik choton koker kole beit nekioldoen tuguki komakiumisan anan komakiseret noton neole anan ko olin

kit netai en emet agetugul neibe tugukwak kobo kwoldo en emet nebo olimbo sang kokotienge tiliandit noton nemie ako chi neibu tiliandit noton nemie anan nebokochobe tiliandishek ak emet alaki ko notok kandoindet nebo emet yakakobit tiliandit nemie en emotinwek oengi konam ngunon kongalal ako koshin en tuguk chemotinye ichek anan chemotinye emet ingo koyoni kwoldechikee tuguk cheu chaik ko yoon kioldo tuguk cheu chaik anan kotuguk cheu kaawek komiten biik chekikochi anan chekiketet icheket ibokongololdos ak akoteb koalda tugukwaki en beit nemie ngo kaaweki koyoche kondo bichutet ak ibokokoshin en beit nemie ngamun emonindet akine koyoche nyokwoldechi emoni tuguk aalak chekomoketinye knotoni yoche kobit koshineti en

chang tetutik choton chekikotet serkali yoon ibeole tuguk kobun emoni bo sang kit netai koyoche kotingengee serkalini imiten anan emengungi koyoche kotingengee tiliandit nemie ak emonin ibeolen tuguk kit ake kora komi tetutik cheyoche isupi miten chekikeundani sikopit ebeole tuguchoton en ireyu kokokiyonun ial kit agenge nekimokyinkee koyoche itinye noton nekikuren kra clearence anan kikenai kele mokiyochin serkali kii agetugul ako cham iliponi en mungarengung ne itinye ana koitemindeti kotam iliponchini serkali aisurushek noton sikiyonuni ibeolishe ial tuguk chebo nche ko kotomo koit kioteti kokeilipnade rapiniki ako rapinik choto kelipande ko rapini chu kealen kioteti ak rapinik kora chebo oret anan choton chekibunen kii nekeal en olimpo bitonin taikoit

chi agetugul nemosup ngotutik yewendi kobo kwole tuguk en olimpo emet sangi konyoru kerkonget neoo mising biik cheu chutoni che mosupii ngotutik yoon ipokwole tuguk en olimpo sangi koicheket komoche komatkolipan lengutab aisurut anan momoche koliponchi serkali icheket aisurushek cheyoche kolipan en kasinywan anan en mungarenywan kerkonget akenge neenyoru ngele kebeial garit en olimpo sangi ako motinye anan mokikonin chomchinet ial garinotet ko inyone ineyndoi nambarit noton necham kindo garishek kesichenin yotet kele koibeal garit komesup tetutik tugul ako imuch keibenin garinotet anan ketebenin rapinik chechangi anan kewerin chekile bain simateinget ibeiolishe komesup tetutik choton chekimokyin

kikotet anan kikokon tetutik choton chechang serkali sikotononchi komosotab ngotutik chebo temishet notoni en ngotuti chotet kokere kole tuguk cheu miwek choton chonkichoben suksruk komat konget mat koit kasarta noton newendi emoni koboipchinkee anan kobokwole sukaruk en emet sang akomiten kikoito kioldo miwek kioldechin emotinwek alak niton kotoreti mising ngotutikab temishet asimanget emet anan asimanget olikab miweki kobakwal miwek en beit noton nemi barak mising nemonyolu ako en emenywanikotinye miwek en tuguk alak chetinye tetutik cheu chotoni chekikon kele moyoche ialde tuguk en emengung

notoni keib ipokioldo opagadoishe choteti kotebie sikechakuaoni kekere kele anan kikere anyindo ab opagado agetugul nitoni ko kikobit ngamun olik chebokioldechi opagadoishe chutet koicheket kokikonde tetutik anan kokikongat kole ngomoibwech opagaido cheu chuu ak cheu ko mokiekuu olikwok anan mokiolwok tugukwok noton kotiengee kit neu siretab opagado kora kiko ngat bichutet anan kikotet opagadoishek chotet chekichome misingi konechoboen makatoshek nitet komotinye anan mobokowendi kowechokse mising en chokyinet ako beinywani mising komi barak yoon kipimonen kiloishek ngobo kioldo tuguchutet anan logoek hutet nan logokechuton kora kobo kebimoni konotok netinye kiloeshek chechang anan ne anyiny kot mising kokonu chepkondok chechang

en kasorwek chuton chu kimi ko ngoi mising en chi agetugul ngo imoche ikombwan ana kemoche ial oleokertoi ko kaikai iniwe ikomboan mbaranon kosir nial ngamuni en kasari imuch kongolchin chi kole aaldoi mbaret ako yekoikoite rapinik imach ial mbaranateti ako kemenyoru biik choton konyokosir sein anan biik choton kobun serkali chetun kotoretin anan cheyoche kotoretin yoon kakingalin ial mbaret akewektaenin kotomo inam notoni en betushechu anan kasorwek kokaikai inikomboan mising ngamun mekoitoi rapinik chechang akot ndoite kowalak chito nekikekochi rapinikuk komewendi asenet mising lagini iniwewe ial mbaret komakisirun akot tai

Chang kotuyoshekab temik noton siyon tesetai ak kasinywan noton nepo temishet komat koit kinyekereben mbareni chu mitetutik ana chekikopangan temik choton chekinetote chi agetugul yon imoche ial mbar koyoche isup bongonutik anan ngotutik Alan tugul choton chekikotet serkali si yeimach ana iliponchi chii rapinik ial mbar komatun koit koimutieti kinyokelenchini mbaranoni kopo chito ake Ako kirilipan tetutik chuteti koyon imoche ial mbar kotomo ilipan rapinik koyoche itinyebkora noto okilit koyob serkali yoche komiten biik cheu kirwokik anan ko boyob kok ak chito aenge anan ko biik ot olompo somok choton chebo kokwet si yeindoi sein mbaranon Ile keial komat koit kerebenin

kikochangaa kot mising kesishek choton chebo mbar nitoni kikotesta kobur kochangaa kesishechu ngamun biik oleoo ko alak chetinye rapinik cheechen koyome koal mbarenik cheechen en oret noton nemonyolunot anan koboreben choton biik chon mokimen en ngalekap rapinik koreben mberikwak sikotesokis icheket konyorchikee mbarenik cheechen kot kit ake nekikoyai kochangaa kesishekab mbarenik ko kikobut biik ngotutik choton chebo serkali alak en kandoikab serkali koboishen rapinikab emet kobo konome choton ana kobokopchechingee mbarenik choton cheechen kot tai koit komotinye biik cheseretos akot alak kobokomenye olimpo taon kopo chenge mbarenik anan kobochenge ele menye kora yoche koker serkali

chang kot mising ngoyonditi ne nyoru temik anan menging chebo emet nekile anan komosto nekile yeiwemeny mbar anan ibeiswach osnet notok nebo serkali akibemeny komokikonin chomchinet ngoyondit akenge notok ko yeimenye mbaranon nemoisub ngotutik ial anan nekoibeswach kityok akibei tio imeny koimuch ibo imengsihei yekeitech choton korik chebo komonuti kesirun notis kele yoche iwe ako kasarotoni yekakesirun kele yoche istekee en yoon imenye ko noton kiritech korik chebo komonut mising ala en olimpo mbar itinye minutik chechang kot mising ko notoni nyunyum iwe asenet neoo en tuguk choton chekiimin korik choton chekiritechi ak tuguk

Kou kesisiek chechang en emet komiten en bik choton aeng choton en bichuto ko chi nekim mising en komostab rabisiek ak bik alak ko choton Che motinye rabisiek angobit kesisiek ko temik choton Che mengechen ko nyoru toretet koyob ngatutik choton chebo serkali kou mi ngatutiet nekikisir kele yon kaimeny mbaret anan en komosta ngung kokiribur kenyisiek choton Che sirei kenyisiek muut ko angot ko ki makonengung mbaranatet ko mamiten Che kelelen konyo kisten yon kosir chi kenyisiek mut imenye yoto ama Twain chi ko eng ngatutik choton chebo emoni ko nengung mbaranaton niton ko ki kotoret mising kot temik choton chemengech anan bik choton Che maimuche ge si manyokiseret anan simanyokeus kereben mbarenik

Ngobit terchinoshek alak tugul imuch kemoche kereb mbaret noton nekikomengis biik ko en komosto ake kora Kotor kotoreti kandoik kou icheket ii kotinye chomchinet komwa noton mising kole mbarani konyolu kobongo Ako mbarani kong'eten anan ngoboch ko kobongo anan kikiyoenee mbaronotok kit ake kandoik icheket kotinye chomchinet bo koker en mebit noton nekipo keny kele mbarani miten Nguni ko en oliimpo keny kokikokisitchi kainetab ngoo anan kiteseta keyoenee mbaranitok kotorkosiche kimnotet anan siche toretet notok temik chemengech yes or kandoik Yoon komoche kereb anan Yoon komoche kiuto icheget Ako momiten yeimuch koba

ngobit terchinoshe chotet en kandoikab kaa kotinye chomchinet neeo mising icheket en ngopa koit olimpo serkali anan ngotesta choton ngotutik anan tetutik choton chekikongat serkali kotokor kotoreti icheket konai kole kongeten anan koboch olimbo keny konee nekitesetaai en mbaranon tor koite kotoret kora biik kosto tiyet nekomii akomwa chito noton nenin neyoche kobunchi mbaranotet kit ake kora netoreti kandoichu komiten kasarta en mbaret nekile imuch kemoche kiuto biik choton chemengishe en mbaranok ko icheket kotor komwoe anan tor koboorini kole bichu kokikomengis en kasarta nekile ako kotiengee choton ngotutik chebo serkali koyon keimengi

mbaretab chichok ko ter ak nebo mbaretab biik chechang en bongonutik ak tetutik chotok chebo serkali anan emoni ko mbaretab chii kotinye kartasit en kartasit noton nekikikoito nebo mbarenik kotinye kainetab chito akenge anani nebo kokikisirchi kainenyin notok akenge mouu mbarenichu alak chuun amndo biik chechang en atkai tugul kora mbarenik anan mbaret akenge noton nebo biik chechang ko tese en yotet kiitneu sosayati en yoto kotesetai imuch kobaetab tuga anan imuch kemine tuguk choton cheu kaawek ako en kainet nekikisirchi kartasit ko kikisir kobo gurupitab biik chechang makisir kele bochii anum noton

bitu koimutik choton chechang mising kot ngonom biikab kokwet anan biikab gurupit konom mbaret agenge nitoni kotiengee chonkidoab biik ak koterter kabwotutik chebo biik kotor komokiityin kee en boishonik tugul anan temishet tugul ngonomkokwet mbaret imuch aenge en bichoni komoche komin tugukyik cheu kaawek choton chemoo pchee ak chii anan chii ake kora kotienge chonkidab biiik akomingin mbaret notok nenomu kokweti komoche inee konde tuguk cheu mungaroshek kotokor kobitu tiyet neoo mising komoityin kee biik komokyin kee chitugul koyai kitnemokyinkee komateben kokwet tugul ko noton kot mising bitu koninetabkee en mengik chon anan en nebo mbarenichombo kokwet koyoche kepchechi

kereb mbaret en kokweti koomonishoni kole chi nekimokopo mbaret kokotienge kimnotet netinye en komostab rapinik ko imuch iwe anan imuch iwe iker komosto neokwoen mbareniki anan komosto noton nekimine tuguk chebo komonut mising ak kotiengee i kandoin anan itinye rapinik chechang mising imuch inakee biik chaik okersirchin kele nengung mbarani ko niton koyokse mising en kila betut anan en menging chotok chebo emoninyon ko repishetab mbareti kokit nemotondet kora imuch kotienge rapinik choton cheketinye anan motin kokoimengishe en mbarani komuch kinyokeibenin ak kiuten ako komokele kiibenin en oret nebo mutionet

En kampunisiek chuton aeng, chebo kayaktaisieta. Rabinik ko kotienge chang'intab bik ih ko ingeker inei kochame bik kampunit niton kikuren safaricom. Tareti icheket bik ko yae koek raisi iakte rabinik kong'eten lainit ingo akoi ingo iakyi chito naton nekemache iterat. En icheket iakte kong'eten silingishek bokol komakkitilen ki , alaini iakte kong'eten bokol akeba barak kouu olon bo bokol aeng ketileen rabinik nekit silingishek sogol . Ko ingekerchin saiti en chang'intab bik kora ko chame bik kampunit noton nebo safaricom ngamun iniakte rabinik koba lainit age ko lasima iker.

En karatasitab mbarenik ii noton ne kikuren tittle ko bo kamanut mising kainet ne kikisirchi kartasinotet, ako ma kainet ineken, en kartasinotet ko kikisire kele, mbaret nemiten en kamosto ne kile, ngele komosta noton nebo Kericho ak kesir kele mbarani kora kotinye che tos hekarinik che tia, kobo kamanut noton mising ngamun, maite kasarta ake tugul itinye kartasinon ii kinyikisipten kele me mengindetab mbarani, toretin kartasinotet netinye kainengung, kobor kole mbarani ko nengunget ii ako mbarani kora ko iiale anan kinyoru koyop sigikuk ii, ko ngobit tiiyet ake tugul eng chi ne kamache...

temik alak tugul ko chang kewelutik chebune yoon moche icheket konyorchikee mbarenikwak kewelutiet agenge notok ne naat mising ko beishekab ko kikwo barak kot mising mokomi mbareti nekeliponi rapinik choton chetuten asinyorchikee anan ipak kesir kainengung en mbaranon ko imuch temichuto mengechen komotinye rapinichoton cheomotini cheimuche icheket konyor mbareni chutet kit ake kora en temik chemengecheni ko motinye naet kole yoon imokyinikee mbaret koyoche isup tetutik choton chekitet serkali en kole yoon imoche ial mbarengungi koyoche iteste biik alak moyoche ilipan kityok anan iliponchi chito rapinik amokikonin anan mesup ngotutik kou yeyoche kialda mbaret noton koyoche iteste biik anan

mbarenik choton chetos amndo kokwet en komosinyon yooketen chitukul kon en atakai tugul ko oo konyonyet nemiten en mbarenichu anani chang terchinoshekab biik che yoon kioketeni mbarenichu komoboiboenchi biik alake ko notoni konu koimut mising koron mbarenik choton cheoketen kokwet ko en komosinyon komiten mbaretab sugul noton kocham kooeketen kokwet tugl miten kora mbaret nebo kanisa ko omndo kokwet tugul kooketen tukwak ak miten kora oret ana mikomoswek en ortinwek choton che kikobit cheimuch kooaketen tuga ko kotiengee notok kewelutik chekikobit en taai ko simatakobit notok kikemwa kele motkosir chi komosto anan netian kole yoche yoon iyoki kiagikuk komi komosto

en kasari kimiten nguni ko chang kot mising ortinwek cheimuchi ikonoren chepkondengung komakinget komakichor kotiengee kora ak notok soet anan muswoknotettab kasari noton nekitestaii mising komiten kompunishek cheechen choton chekonu konoretab rapinik aenge en kompunishechu mi kompunit nebo safarikom miten kompunit noton nebo eatel mi kora benkishek chechang chekonukee anan cheyoche ilipan kii asikonget kokonorun rapinik kokokoshine ile rapinikuk koyoche kekonorun en kasarta netian kotomo koit iboicheru rapini choteti ako ye atakai tugul inikonor rapinik en benkit anan kompunit agetugul noton necham ko konori rapisheki koyoche tun icheru kokokoiyo ichek

en kimnotetab sobet anan tesetabtai agetugul nebo sobet en kokwonitok ni kaa kimwa ko chang boishoni kot cheimuche koyochikee temichu mengech temicchu mengech kora kotiengee mbarenikwak choton chemengecheni koyoche koyai ichek boishonik chechang sikonyorchikee chepkondok choton kotoreten sobenywan nebo betushek tugul imuch en temichu mengech imuch ibai ngokaik yekaibai ngokaiki ko ibe kasarta anani ibe komosto kiten ako bitos kot mising miten kora tiongik cheu neko anan ko teta akenge iboechuteti kotienge kitneten mbarengung ako kora temichu mengecheni ole oo en icheket koyoche kochengat kibaruasihek en nche olinoo sikopit kotesak rapishek

Kemeut ko konu asenet en rurutik alak tugul en minutik en kasartab kemeut, ko noton momiten ropta ake tugul, ngonyor kasari komitek rurutik olin bo mbar ii, ko nyoru asenet ne oo mising temindet ake tugul ii, ako asenet nitet ii ko marurutik icheket chebo imbar, mitek tuguk cheu tuga, mitek tuguk cheu ingwek anan temisiet ake tugul, ko ngonyo ko yam emet ii kobetyo beek choton che eei tuga, ko imuche komeiyo tuga alake en temindet ngamun, makomi amitwogik anan makomitei beek che yomotin che eei tuga, ko ngonam komeiyo tuga anan kochut mionwogik choton che chang mising en temindet ii, kokonu asenet ne oo kot mising, kora komiten konyorta olin bo mbar kemeut tukuk ii koyamtos bandek komaruryo.

Kotiengee siroshek cheter ak cheter ko ngeker olietap minutik en Kenyini ak kekerchine ak kenyinikonye anan ko kenyishek alak chekokisir kokotesak notok mising olietab minutik en Kenyini anan olietab temishet kora kongekerchi tuguk choton cheu marakweki ko en Kenyini konye kokikioldo kororkoro agenge olompo Bogol oeng ngekerchin ak kenyini en korokoro aenge Yoon kokiminse kokokanam mindset kokikioldo notok korokoro agenge olompo Bogoll angwan notok kotesak nekit Bogol oeng koen Kenyini ko kotinye kelchinet neoo mising temishet ak beitab tiongik akichek tiongik cheu neko ana kotuka ngemwa inee olompo tuga kokomiten beit ngweny en Kenyini konye tuga lagini kenyini komiten Barak

ribsetab amitwokik anan omitwogik kotuguli kobo komonut mising en emoni ngamun ango mokirib yebunu amitwogiki anan angomokirib temik kechopchi tetutichoton chetoreti boishonikwak koite kasarta neroru amitwokik tugul en emeti akoit ibakial amitwogik en emotinwechumbo sang noton kokonu kewelindo neoo mising ngamun mokimuche kenyorchikee chepkondok cheomotini kebokial amitwogik en emotinwechumbo sang noton kikekon tetutik anan kikechop kipagengeishek choton chetononchi komostab amitwogik en emeti sikoker kole kanyor amitwogik cheomotin temik anan mengiki ako kanyor kora amitwogik choton chebo komonut chemongete kokonu asenet en borwekwaki ako mokonu asenet agetugul

en komostob pesendap rapinik kochang mising biik choton chekisomchikee pesendo anan kikomkyikee pesendo sikotesentai en sobenywan atkai tugul kompunishek cheter ak cheter chekonu pesenitet miten kompunishek chebo benkitab equiti mi kora kompuniti noton nebo safarikom kobun mshwari miten kora kompunit nekekuren tala kompunishechuton tugul kotinye ngotutik inisom rapinik cheten kole ko yoche iniwektoi rapinik cheteri kokoiso anan kokokotesak kot mising komiten kompunishek che iniibe rapinikwak at komenget imuch iwekte komuch kokonin icheket kotesun kole tun iweku rapinichu ko ngamun kirikaen kee kokiketes baini ako yoche iwekte rapinik chechang konoton kora tienge kele

en pesendoetab rapishek kochang korik anan chang mornoshek choton en emoni cheikoito chomchinet kotoretin rapinik asiipoishen en sobengung ak yeinget inyoru rapinik anan yekeitesta komie iwektechi ichek rapinichutet kompunishechuteti mi kompunitab mpesa konoton kobun mswari koimuch ipesen rapinik en yoton kora mi kompunit nekekuren tala mi kompunit anan mi benkitab kcb miten kora benkitab equiti kotiengee bichutet ngokocham oyoe mungaret tugul kou benkitab equiti ngokocham indoi rapinik notoni ikonoren rapinik benkinon ko yeimokyikee toretet anan pesendo en rapinik alak tugul ko mi boishonikwak malasima iwe baka olimpo bengi yoche iso iboishen simengungi en komosto

sacco akenge anan agetugul noongen ko mi sacco noton nekekuren imarisha sacco ko sacco initeti ko kipagenge nekituyoke polishek chebo emoni anan ako kora kotoche chi agetugul nekomokyinkee kochut kipagengeinitet ko kararan mising kot sacco initok ako tuguk cheimuch imokyikee sichut sacco initeti koyoche itinye kibandengungi yoche itinye kora chi ake nenotok neingenin kot mising ako yoche itinye rapinik choton imuch koelibushek taman sikekonin chomchinet ichut sacco initet bo komonut mising sacco initet ngamun tinye boishonik chotoni cheimuch isomchikee pesendo ipeitesentaa en mungarengungi koi aenge en kipagengeiniteti ko kikonin chomchinet isomchikee kotiengee rapinik chekirikonor en yuteti ko

Miten kasarwek alake che Wendii kimnatetab sabet ih , barak, nito ih sinyorchike tuguk chekiboisien en temisiet, koi temindet noton kekiten anan ko iih imi kibakengeitab temik chemengechen, ih ng'eme noton missing ngamun sinyorchike tuguk chebaishe en temisiet ih , sinyorchike keswek en Siret ih ko angometinye chebkondok choton cheame ialchike tuguk chu akitya ial inyeinyon igere Ile katemak imbaret, choton komakyinge tugul rabinik sikoyaak kasit noton ko nito missing anan kewelutiet en temindet ake tugul Ako oret aenge en aenge kong'emakse noton missing temisiet ngamun sinyoru tuguk tugul ko kikwa beitab tuguchu chebkondok chon

En kasari en ye kisopto en korenyun olin ii ko kikosir piik temisiet, ngamun mi kasisiekab temisiet ko makomoche chii, kaiya kityok ii keteme amitwogik cho tuten choton cheimuche kosirsi piik kobek kenyit ii akoi kenyinin ingo, kikeyai nitet kosir piik temisiet ngamun mi tukuk cheu bandek ii anan ko tukuk cheu marakwek ko koi temindetab tukuchitet ii, ko mi kasarta neiteme ako beinywan, beitab bandek, beitab marakwek komi nguny kot mising, maimuch kowekun baita che tian anan maweku chepkondok che tian, sire rabiinik chu keboisien en imbarani ako tukuchuton kora ko ibe kasarta ne oo sikoruryo ngekerchin ak chii ne kikobakach temisiet ak kwo komostab mungaret, komostab mungaret ii, ko weku chepkondok che chang kot mising kosir temisiet, noton amune.....

en komosindet noton nebo Narok ko menging kab olindeti kongeme mising mbarenik ngap icheket koyoki tuga chechang mising kosir soisitab mbarenikwak ngochanga kiagik cheu nego anan tuga ako mbarenik choto chekiyoken ko mengechen ko ngemokse mising mbar miten kora tiongik choton cheu nego nkebore kemin akot ketik anan kemin ketik simokobure emet koyomee konyokngemee tiongi kwomee moityin korut kooechekitun ketik ngamun momi chi neripe nechotet en mbareni choton kora kokikoswach osnoshek choton cheechen chemenye tiongikab timini konotok kigoyai temishet kwo ngweny mising ngamun ngomok tiongik chebo tumin choton cheu peleki konyokotieche anan koweche mbarenikwak chemi amitwogik miten kora tiongik cheibu

Atindonik choton chemamiten lain anan choton chemamiten chamchinet kianchi kotesetai ko chemwae kole en olimbo kajiado anan imbarenik kab kajiado koyache komenye maasaek icheket anan yachei keribe kiagik ichegen nemakiminze en olindet. Ko ingeger atindonik chutet ak tetutik choton chebo sirkali kole emet kotugul niton nebo Kenya komami kamasto nekelen bo kabilet aenge kou yoton yemwae maasaek en olimbo kajiado kole , emonimbo kajiado koyache komenye maasaek icheket Ako matkome kabilet age Ako kora mamiten tuguk alak chegemine anan Mami kabatisiet age tugul neyache kotesetai kobaten kerib tuga ak nego ak tiang'ik kityo

Ingemwa ko chi agetugul netinye kamuget ih kotinye chamchinet konam mung'aret en county agetugul nebo kenya, kotienge tetutik choton chebo kanametab Mung'aret ih, koyache igere Ile aketilchi Kee noton nekikuren permit ih koyab olimbo serkali nitet ih, ko ilubani kotienge etunetab mung'aret ng'ung, anan imuch kele oh netian mung'aret neimache itao, konaton ih imuche iluban elibusiek taman ak aeng anan imuch iliban elibusiek taman ak aeng , itinye yei nyoru yakitiluun noton mung'aret ng'ung aretab ingoriet anan mung'aretab hotelisiek anan mung'aretab koirk choton cheki cheki menye. Yekai til kii en county ih kekonin chamchinet itesendai kasisiek chutet

keret akenge neomuchi oker yoon amoche awal minutik chekiamin koboch kenyi ko rurutik anan chepkondok choton chekonu minuti chotet imuch awal minutiki kou atebi moromine bandeki akanam amin tuguk cheu ketunguik anan pilipilik yoon nitet anyo amin ketunguik anan pilipilik ngamuni inobore aker amiin bandeki koibe kasarta neoo mising noton nebo orowek taman sikorurio bandeki ako yonyon amine tuguchu alak tuguk cheu ketunguik nyanyek pilipiliiki ko en kasartab orowek somoki ko korurio kabit rurutik ako yeoibe koba siret tuguchuteti koimuch kokonon rapinik choton chechang mising nokerchine ak minsetab bandekako kit ake kora ko olietab tuguchuteti komi barak mising nge kerchin ak

En minutik choton chemi gorikab selele, kotinye kelchin mising ngamun ii, kiit ne tai ne mokchinkei minutiet ake tugul ii, ko maat ne oo anan maat nemi barak mising, ko en gorikab selele ko oo maat mising gorichotet ii, ako maat nemi orit notet ii, ko konu kamanut ako tinye kelchin rurutik chemite orit yotet ngamun nyorchinkei maat ne oo, ak kiit ake kora, gorikab selele ngepite rurutik chemi orit yotet ii, komakoi koba kerichek mising ndamun, kerichek che kipite en yotet ii akot ing koba barak koyenchin rurutichutet kora, kiit ake kora yomiten miondo, ko machute miondo ake tugul kobo kongemen choton rurutik chemi selele, ngamun miondo nemiten ko sungukoni en kokwet anan ko yemite rurutik alak tugul, ko machute selele ko tinye kelchin ne oo.

Minutik choton chekiminchin selele kong'eme minutik alak ingamuun minutik chutet ko kikochang'a en olimbo sirosiek noton neyae beisiek kuak koba ngueny, missing ingamuun ingot nyor chuun Iko chekimoko mi selele Kotor kebiren ngueny beishek kuak ih akialen aliet noton nemi ngueny ih, kit age kora minutik chu mi selele kotienge ak chikilisiet ih , noton nekikeachi , kokikemwa kele raisi missing kokon miando noton netinye kewelut neo missing anan miando neiwei bik chechang, miando nekikuren cancer. Ko niton mayani bik chechang boisien amituakik chu missing choton chon kabo Olin bo inche kora alietab kerichek, alietab selele anan kit agetugul nemakienge tukuk chu ko mi aliet ne mi barak

Kakwautik choton chekisubi asinyorchike chi agetugul nekemakyinige besendo ko Chang kot missing ih , kit Natai nekimakyinge si nyorchike besendo aketugul ko lazima itinye kenyisiek taman ak sisit ih noton ko oret age ko kakimwa kele yache itinye kibandet ago kibandetab emetab Kenya. Nekikere kora , bengishek cheuu, equity anan kcb ko kotoma isamchike besendo koyache kokomite rabinik kuk Anan ko rabinik kuk en olimbo bengi kora. Yache keker kele tenishek tugul kokiiluban anan toma, noton koba kamanut sikokonin chamchinet isamchike besendo Ako ng'em akichek bikab besendo koel yache tun iweku.

Ye ng'emndo kora temik noton beishek en ndonyo nebo Emmet ko ngonaam temik ih komi. Tugukiak noton rurutik chemi alyetab ngueny missing ih , nitet ngo rurutik cheicheru en olimbo Imbar ko ko mi ngueny missing anan matinye kiloisiek chechang. Kit age kora emeet kwo ngueny ko ingo'et temik koaldechin bik anan koaldechin bikab sang tuguk kwak si noton nemagaat anan komaisub tetutik Chechang. Chebo alietab tugukwak akobiren ngueny beishek kab rurutik kwak. Noton komakoi chamchinet kwo barak emet Ako kit age neyae temik ko ingobokial tenderek chemi ngueny chayachen